Ore toolarin tomon ooponu naa keishunye esiai esumash naa ketum sii iltung'anak irkasin toosiatin netum iltung'anak impisai neeku keetai endaa te aari oo tiameyu.

Ore ena naa esiai enkiremore naibung'ieki olchani olikai shani pee etumi endaa oonkabilaitin kumok ashu pee etumi orkishamie lenkai daa tenitushuli olikai shani.

Kiang'oru enkaitubului sidai naidim olchamba lai aitubulu nairem naa tenamaata enkare sapuk napik enkiti aitumia ee irpaipi narishie sii ng'uesin onkukuni.

Kaiteru nai aisum oltungani peyieul eyiolou enkaitubulu sidai tolchamba lenye, najoki pitobiru orkiti laidim aitubulu kuna aitubulu, najoki si peirem olchamba sapuk petumoki kuna aitubulu kutitik atijing teneaku kumok.

Kaliki nai ltung'anak pemitoki ninche adung irkiek peyie kitumoki ainoto enchan nkatitin pookin nakaliki si ltung'anak petumoki aremisho petum ndakini nanya tenelotu lameitin lenkop amu keikumok.

Keeta nkoitoi kumok naitumia ashumie endaa akeyie olchamba anaa kapik irkuniani pemenya ake ngwesin kapik irombei pemepuroo ake ltunganak nakatumoki si atuuni tenkolong pii petoi pemeibung ake ngwesi.

Kesidai enkaji teneeku sidai amu, naa kipanga amu, mitum oltung'ani moyiaritin kumok, na keeku si kedol iltung'anak lemurua ajo ira, mira kerere, naa kiwang'ie si loiterioni kumok, loibung' oshi irmareita.

Ee keilepunye biotisho pookin tenitumia oltungani esiai e gym amu ketum oltungani biotisho elukunya na indim si ainoto osesen sidai tepuoki wueji na keya si iilat osesen pokin.

Keyau enkinasata orkiek emadau sapuk amu keaku ninye kearisho ltunganak tenenya irkiek nakemodai oltungani pii neiruka elukunya niaku ira oltungani aibaisho, opurisho leelmeeta aang otoki.

Ore enaa naa nkajijik sapukin oshi nayae irmatunda peyie etumokini ashomoita aitau inaare enye na kesidai toseseni loltunganak amu keaku enkare sidai naoki ormashungwa. eeh